Nikod nengo nikech en tich ok en tich mayo, mokuongo nyiewo gik midwa gerogo ot mana mar gwen no kendo sing'enge no, mabati, bao en pesa alafu nyiewo chiemb gwen every week, every day there is a lot of money koro en kod nengo to ji mang'eny ok ohere nikech kaluwore gi tijno owuon. Ochamo pesa mang'eny to be otero be resources mang'eny koro omiyo en tich ma ok en bei mayot emo miyo en gi nengo e aluorawa.